Boisietab moshinini kenyorchin mising eng office nginyoru en office koboisie biik chemiten orit yoto. Ko sikenyor moshinini keboisien mising en ofisishek yon kimoche keyai kasi anan komiten tugun che kemoche kigoito koba komoswek alak keboisien kiy itok. Ago ngimoche ichil ichile ak iboisien sitimet sikobois. Ngo momiten sitimet ngeboisien nito kotoreti biik che kitom konai kemwochi kelechi oba agou ole u ibkeale mashininito.

Boisioni kotoreti biik ye konor chepkondok ko ye konot chepkondok itesen mungaret ne ketinye kogetinye mung'aret kogaiyat neo sitese chepkondok choto. Kogaitesen chepkondok choto kochepkondok che kogainyoru ko tutikin kotutikin iibu inyibeidoi yoton matkaet denit misng nemiten, iin besenet nemiten orit iin sang kotoretin kora yon kogiwon lakwet school fees iibu nyeiliponchinen lakwet chepkondok chebo sugul koitoret mung'aret ibu iboishen aki ilipan